Be inyalo nyisowa chal moro amora mar kaka ne itiyo kod gini?

Kae aneno oduma, to odumani en e puodho, to itene aneno ka olwer. Sama olwer it oduma, to oduma dong' maber. Ma itimo e sama koth onge ahinya, mondo okony e rito pi mae oduma. Kendo gima kama miyo oduma bedo maber kendo yudo thuolo maber mar dongo maber. To gini itime ahinya ahinya e puodho mosedo, kaka koro waneno kae. Puodhoni osedoye, kendo pidhye oduma. Odumagi olwer itegi. Itegigo oket piny mondo okony oduma kik keth pi.

Ka aneno ka a maber aneno ka dhano obedo e mesa. Kendo chiemo kamoko go mbaka kendo ginyiero. En tich maber ma itimo e aluorana kind saa abiriyo kendo ichako itime saa achiel mar otieno. Magi en saa maber mitime tijni kaji omor, ji chiemo. Ng'ato ka ng'ato oket otokne esande. Kendo ma en famili achiel momor, kagin kanyakla kendo wuon ot be chonde nyiero, ka min ot bende nyiero, koda nyithindo. En gima ber ka gin nyaka gi gima gimadho tok chiemo. Kendo suko, be gisuko gitee ng'ato koda ng'ato nyaka nyithindo nyaka baba.

Ka angiyo picha ni maber to aneno ka nitiere tablet ka a gini ober ahinya, ahinya ahinya to ne nyithindo, nyithindo kawe to tiyo kode ka neno godo gik ma beyo beyo kaka katunde kendo en gi katunde ma nyalo miyo nyithindo mor ka miyo nyithindo bedo koda mora a hinya tablet ni en tablet maber mag nyithindo kendo okonyo miyo nyithindo bed koda mor kinde duto ma nyathi onge nyathi ma bedo kod wasi wasi kata ma bedo gi ngikruok e ngima ne kendo tablet ni ki miyo nyathi to nyathi ok nyal dhago ngato kata ni ywak kata ni dwaro gi moro kisemiye to oneno kae to bange odhi onindo.

E pichanie ka ang'iyo maber kata ka arange maber, to aneno weche man koda nengo mang'eny ahinya. Mokuongo en picha matang'ona tablet manyiso kaka pesa inyalo loki. Inyalo loko dola, kaka inyalo loke e pes mamoko mag pinje maoko. Kendo onyiswa ka kendo dola gini kaka bedo. Mano kanyo waneno nyaka e piny mar China bende nika. America bende ero waneno. Kendo gini en gima ber ahinya manyalo konyowa, joma wuok epinje mamoko kadhi e pinje mamoko mondo olok pesagi mondo obed e pesa mamoko e piny magidhiyeno. Kendo en gima ber ahinya.

Tijni en tich maber. Kendo puonjo ng'ato onego puonji mondo oti tijni. Nikech tijni nikoda pesa mang'eny. Koro kaka anyalo puonjo ng'ato mondo ong'e kaka itiyo tijni, mokuongo aluongo ng'ato mondo obi kuma adwa ni mondo apuonjee. Akuongo apuonje ka amiye gik mondiko piny, modhi tosomo. Tok miye modhi tosomo, to gikone tabiro kawe tatere e kuma gini nitier mondo anyise gik manosomo ka achiel kachiel mondo ong'e. Nikech nyaka ong'e koda wang'e ekoka onyalo ng'eyo gik mane osomo kaa kotimu, Emomiyo tok miye gigo mondo osom, to aluonge, akele kuma gini nitie to anyise achiel kod achiel gik manieiye kanyo. Kendo anyise kaka owinjo oti kode maok onyal kethore, nikech ka okethore to nyalo bedo wach machielo. Kendo ka ang'iye maber to gini dwa ni mondo ng'ato katiyo kode , to ong'iye maber ok okethe, nikech en gima ber ahi..

Ka ang'iyo tijni aneno ka en tich maber ahinya, kendo en tich ma miyo del bedo mokwe. Kendo miyo ngima ng'ato bedo maber. Koro kaka inyalo puonj ng'ato mondo otim tijni. Mokuongo iluongo ng'ato mondo ikel kaa. Kisekele kuma tij ni itime maber to koro ichakone kachiel kachiel kinyise kuonde monego otim. Kendo isiemone kaka owinjo oket dende kaka oneno kakiketo. Nikech koneno kakiketo dendi, to enbe odhi kopo kakiketo. Odhi timo kakidwaro. Nikech nimar kotimo kaman to dende dhi bedo maber kendo tuoche mang'eny ok bi make. Kendo tijni ka iti ka inyis ipuonjo ng'ato kaka time to ng'ato bedni biro epuon j pile koda pile, nikech ka olewo kata dichiel to dende nyalo bedo malit ahinya nimar en tich madwaro mondo ng'ato obed pile koda pile kipuonje mondo ong'e ka itimo. Tok kosepuonje kaka itimo to ng'ato onego chak timo kende kajapuonj ng'iye ka otimo mondo japuonj ong'e maber ni ng'ani apuonjo maber kendo ong'eyo.

Mokuongo tijni en tich man koda nengo ahinya, ma ka ng'ato time to ng'ano owinjo bed mariek ahinya. Nikech kaok obedo mariek to onyalo hinyo ng'ama otimone. Tijni dwaro lony ahinya ma ng'ama time owinjo obedgi lony mang'eny kod ng'eyo. Nikech kwang'iyo, tijni itimo ne jatuo kendo opimo pressure mar jatuo, mondo ong'e kaka adundo mar jatuo gwecho. Nimar ka okia to thieth nyalo bedo marach ma ok nyal thiedhore maber. Kuom mano, tijni nyaka ng'ato obed koda lony mosomo odhi e mbalariany, kasto osomo tij ni. Kendo owinjo osom matek mondo ong'e kaka itiyo tij ni eka tijni nyalo tiyore maber. King'iyo tijni maber to dwaro gik mang'eny mag tich. Mokuongo to masin manyiso kaka adundo ng'ato gwecho, mondo ong'e ni to adundo gwecho nade. Nimar kong'eyo ekaka onyalo tiyo tijni maber.

Ka arango e gwenge ma antiere nitiere riwruok moko ma ok mag piny owacho to riwruok gi konyo mangeny e weche mag somo mar mbui ni mar ka angiyo mokwongo nitiere riwruoge moko ma chiwo mbui ma nono ma ji tiyo go kendo mokwongo gi konyo ahinya e chiwo gik ma ji somo mondo ji osom ka okalo kwuom mbui kendo riwruoge gi osekonyo ahinya momiyo ji mangeny osomo mokalo ahinya maobedo jok moko man koda nengo riwruoge gi gin riwruoge moko ma ok mag piny owacho kendo gin riwruoge ma seche moko olos mana gi anywuola mondo okel kony kwuom somo mar mbui kendo gi sekonyo ahinya nikech ji mangeny sani oseyudo tegruok koda somo mar mbui kokalo kuom riwruoge mopogore opogore ma ok mag piny owacho kendo riwruoge gi yudore mangeny e gwenge ma wantiere kata gi sani kamano

Ne nitiere chieng' moro achiel kane abedo ehiga mar alufu ariyo kod abiriyo. E higano ne oyudo ka ne otim yiero e piny mar Kenya, kendo dhano ne ok omor kod duoko mar yiero no. Omiyo dhano nowuok oko mang'eny mondo oping sirkal mane oyier e higano. Kuom mano, sirkal bende nowuok motegno kendo lweny nogore ma tho mang'eny nowuok. Dhano notho aduwa kendo ji nohinyore kabisa. Kuom mano, gini en gima rach ahinya maok ahere nikech okelo hinyruok kod tho moko ma ok ochimo yo. Higano ne jitho maneonge ng'ama nyalo wuok oko kata nidhi manyo chiemo. Nimar kaniwuok to ne inyalo kata negi eyo ka iwuotho. Mano nomiyo dhano mang'eny ne hinyore nikech ke kaluwore gi kech mang'eny mane nitie nikech ne ok inyal dhi ng'iewo chiemo oko miduogi maber nimar ninyalo negi kidhi manyo chiemo kapok iduogo.

Ka arango chieng arus e gweng wa ji mangeny wuok ok to dhi e kanisa ka ji osedhie kanisa to gi bedo ka girito wuon arus mondo obi ka pok wuon arus ochopo to iketo thumbe ma mito mito to ji mielo ka wuon arus ochopo to dhano miel jok mobiro kod wuon arus miel kendo kosetieko miel to i riwo miyo koda dichwo ma timo arus mondo gi rwak teru e lwet gi kendo tok mano i lemo negi kanyo kose lemnegi to dhano wuok to dhi chiemo e yawa chiemo bedo ma mit seche go nikech en saa mor aduwa tok mano ka ji osechiemo to ngato koda ngato wuok luwo yo ma dok miech gi nikech tok arus to gima odong onge mak mana dhi ot ka ji go mbaka kendo ka ji mor ahinya ka lwore gi nyasi motimore kamano en nyasi ma bedo ga maduong ahinya pile.

Kama antiere ni, kaa nitiere wendo ma nyathine twuo, kasto othie od thieth, gima okwongo timo en ni okwongo' penjo nga'to ni yawa laktari daktari ni kanye siemna kuma entie, tok mano to nga'no wuok, tok mano to uwuok omanyo kuma onyise mondo othie, to kose thi kanyo onyalo yudo ka daktari odich thietho nga't machielo obiro rito kanyo dakika matin mondo daktari otiek thietho nga't machielo, bange' to daktari kone ni ka pok athietho nyathini to thi kuma kama iom barua makama ir nga'cha e ot machielo, bang' mano to okelo barua mondik tuoche manyathino nigo kasto daktari kawo to somo , daktari ka osesomo thiethi tuoche ma nyathino nigo to daktari chako thieth mondo othieth nyathino, nikech kamano e kaka dakteche timo e kor gwengewa kaa mondo othith nyithindo nyithind.

Gi kaka eneno en adieri ni piny Kenya osebedo kod jotelo mange'ny madirom abich, to e hi jotelogite ka achako ngi'yo to aneno mana ka dung'ruokgi gisekelo kachiel, kachiel manyalo pogore, to dongruok ma jatelo achiel kelo inyalo yudo ka jatelo machielo ok kele to jatelono kelo dongruok mopogore, kuom mano dawach ni piny Kenya osebedo kod dongruok mange'ny kaluwore gi jotelo mange'ny mosebedogodo, e yi jotelo abich gi te, jotelo moko ka wachako kawachako gi jatelo mokuongo' e piny Kenya , jatelono be nokelo dong'ruok no bende madongo' dongo' ogolowa e lwet pinje maoko mane otelonwa, joteli ka jotelo mosebiro osekelo gik ma dongo' dongo' ne jatendwa mogik sani en be aneno ka okelo dongruok madongo' dongo' ma pok ne okel gi jotelo manokalogo , omiyo jatendwa masani timo gik madongo' dongo' kendo waneno dongruok ahiinya e piny Kenya kod tinendeni.

Adieri sama adhi nyiewo gik moko, to agomboga bedo kod ng'eyo kanitie bei molor piny kuom bech chiemo moko. Ma a atimo kadhi ng'iewo gimoro, akuongo apenjo ni gini pesadi. To kaseng'eyo ni en pesadi to ang'iyo gi bei mokalo, tang'iyo kabe olor kata oidho. Nitie bech gik mang'eny moselor ti ndaloni, nyaka nadhi chak penjo, ayudo ka moko olor ahinya. To gini en gima ber, nikech okonyo edongruok mar oganda. Kamano e kaka gik moko bedo kendo hero mara kod gombo maraga en ng'eyo kanitiere chiemo ma beche oselor. Nikech kang'eyo ka chiemo moro beche oselor, to abiro bedo ka ang'iewe pile koda pile enengo moyueyo, nengo man piny ahinya. To ma nyalo miyo anyiew gigi mang'eny sama bechgi nipiny ahinyano mondo akonyrago mbele mbele kucho kabechgi ochako oidho. En adieri ni agomboga mondo ang'e.

Ka wang'iyo e piny mar Luo, nitiere jokedo mang'eny mong'ere e pinyni. To nitiere jakedo achiel mong'ere ahinya miluongo ni Lwanda Magere. Luanda Magere ne en jakedo ma rahuma. Jakedo man koda teko ahinya. Ne en ng'at ma nego ne tek. Kendo sigande ne moro nyithindo ahinya. Niwacho ni Lwanda Magere ne en jakedo ma teko ne ne nitiere mana e tipone. Kane pok ofwenyore to Lwanda Magere ne nyalo kedo e piny Luo ka ma lochi ne jo Luo ahinya. Nikech ne en koda teko mohingo teko ji duto e piny Luo kae. Omiyo chieng' mor achiel noyud kuma teko ne nitiere e tipone mang'ato ne oliwe to achwo tipone koda asere. Mano nomiyo jakedo ma rahuma, jakedo mong'ere no nodhi to otho. Ma iwacho ni kane otho to nolokore lwanda maduong'. Ma lwanda no pod nitie nyaka sani. Dhano dhi to neno.

Ka ang'iyo e piny mar Homa Bay, mondo obed koda teko, owinjore ochiw puonj maber kod ndiko e yo ma elony manyasani. Ma inyalo tim kaluwore kod weche achiel kod achiel ma ng'ato nyalo bedo japuonj. Kasto opuonjo, tok puonjo to otimo gik ma opuonjogo mondoji one kaka gin. Ahinya ahinya kopuonjo mondo ji ong'e kaka wuoyo koda ndiko. En bende owinjo ondiki mondo one koda nyithindo masomo kata joma somo ni a ndiko ber kendo japuojwa opuonjwa ma wang'eyo kakindiko en be ondiko. Kendo ka osepuonj gimoro tomondo oter nyithindo masomogo odhi one koda wang' gi kaka koma opidhe lee. Mano kose puonjgi wach mar lee, gine koda wang'gi mondo ging'e ni lee ni, mae e nyinge,t o ochal kama to en kama. Kendo eyo mar pur ka, osepuonjgi mondo otergi e puodho gine kendo gitim ni kaka ni kaka opuonjgi mondo otimre kaka idwaro. Mano ekaka inyalo kony jo Homa Bay mondo ngibed gi teko.

Kaka anene, an gadieri ni piny owacho oseketo ng'eyo moromo kuom jopiny kuom somo mar mbui. Ma luwore gi kaka aneno ka timore kata e tv, kata embui mopogore opogore ka piny owacho loso ewi somo mar mbui ni. Ki an gima anyalo wache en ni gini en gimaber ahinya kendo okonyo ahinya. Omiyo jo somo masani bedo koda rieko kendo koda lony mang'eny ahinya kendo okonyogi etimo tije mopogore opogore kokalo kuom mbui. Ma a kendo mbui konyo somo mar mbui ni konyo eyudo e nafasi, nafas mang'eny sa kabisa kendo miyo dhano kadhano josomo yudo tije mopogore opogore kokalo kuom mbui. Kendo somo mar mbui miyo dhano yudo yot etudruok gi jowetegi man kuma bor kendo ging'eyo kaka ginyalo tudore kod loso kodgi.